Ore ena naa eunore e kitunguu naa enetipat oleng amu aa keng'as aaku kimirr tii ninye kitunguu nitum iropiyiani nitoki ake aaku indim aitumia tiang kitunguu neeku mee lasima piilo ainyiang'u tolduka, neeku enetipat oleng ore eunore enye naa keeya ake naaji ilapaitin lemegiroo okuni neeku ewo kitunguu tolchamba nelelek embukokinoto enkare amu meyieu enkare sapuk.

ore entoki nagira aasa tene naa eunore e kitungu aigil naa tenebo o kapish tolchamba o spinach neeku olchamba ake ele loo ojo ilashumpa kitchen garden olchamba ake kiti leboo lindim atuuno nkuti puka ake nintumia tiang nemelasima peeyai olduka naa idimayu ake naaji piintobirr ake orkiti shamba e futi tatu atum aikarra esidai nipiki enkare abukoki nintobirr aun esiai e kitungu.

ore ena baye naa erripore ashu enkitobirakinoto oong'uesi e ang'ata nintobiraki olale peyie etum naaji ake ataa ninye keponu iltung'anak aing'orr nintobirr ake naaji niramat enaake naaji kulie masaa inonok eang, amu keeta ninye faida sapuk oleng amu keng'as aaku keponu iltung'anak aing'orr nidim naaji ake aatalak ata anaa iropiyiani naaji piing'orie ing'uesin nitoki ake aaku aa kitobirr compound amu kerrip compound ino arashu endung'oroto.

ore ena naa eramatare oonkinejik naa kibala ajo egiray aitook wore entoki nagiray aitumia aitookie naa enkijape nayukuyuk entoki najo ilashumba windmills peyie ilepunyie enkare tiabori neeku peiti eramatieki intare naa keeta faida oleng amu indim ake naaji atimira indim ainosa ateyieng'a neeku keeta oleng faida naa kitishipisho amu keyieu ake naaji niata eramatare ino kila oltung'ani.

eng'as ninye aaku ore maana orpurkel naa ewueji netoyio enkop nemetii enkare neeku ore ingolikinot natum torpurkel naa enkolong sapuk nemetii enkare ashu tenetii enkare naa kelakua, ore ake naaji eninko piitum atapaashare imbaa naijo nena naa indim ake naaji aing'oru enetaana enkare ashu itum naaji means nilo ayaunyie enkare ata enaa engarri ashu inyiang'u oltanki sapuk meeta kenaaji ininye tenesha ning'as aaku iwoku enkare nitumoki aitumiyia telakuani enkare.

Ore ena naa ilopisaani le sirkali omanaa aigerr wananchi ashu aaya entoki najo sirkali statistics ashu aasotu irkiliku toomuruan ipirrta ena, eneng'as ninye aaku naaji ministry e biotisho nairriutua neponu aasotu irkiliku tenetiu anaa keetuo apuo ae register iltung'anak tenkarake ewoshoto enkukuo nirriuni ake ilopisaani neponu amanaa omashinini e sirkali naidim ataas ,ae register naa iltung'anak.

ore empalai einoto arashu birth certificate naa teniyieu ake naaji nibelekenyi enkarna nainyialakaki enkerai naa kaishuk naaji ina arrdasi inkopisini enkigerore ashu ee tenkutuk oolashumpa office of registra ilo ake naaji alo ai process enkardasi einoto enkerai ino meeibelekenyi ina arrna nepuoi neyakini naaji olaigeroni kitok nelo ai stamp netumokini ai process aa nibelekenyi etisidana enkarrna nilotu aaya.

ore entoki nagira asa naa orkeju ogira aruko naakidim ake naaji atejo elekeju kiti amu keetae kulo kejek sapukin orkutitik naa ore ele naa orkeju kiti, naa kejo niche ilashumba seasonal river, amu torkekun otasha ake enang'ari amu midim atanang'ari inkolong'i kumok neeku enchan nayau.

ore ena naa town kitok enairobi naa ore entoki nadolta naa adolta nkajijik adoru nejo ilashumpa skycrappers nadolta ake sininye osero entim ore naaji tenguton naa enkaji enda naji times towers enoshi aji naa ninye naado tenairobi aisul ore ake endankay naibala naa enkaji naji KICC ore idiankay ake naibala teshumata tidie nibala ajo uh inkopisini orbungei.

ore ena baye naa enkigerore enking'orunoto oonkipandeni naa enetipat oleng amu ninye nalimu ajo ira yie mwananchi le kenya teinoto etaa naa iyata ina kadi einoto waashu enkipande neeku sidai oleng ena baye teneesi naa enetipat oleng, naa kenare ake peesi toomuruan peyie etum pooking'ae enkipande naitodolu ajo oltung'ani ninye otoiwuoki kenya naa oltung'ani omanya kenya neeta enkipande einoto e kenya.

ore ena naa customer care enkampuni olaini lenkampuni le airtel naa akenetipat oleng embaye e airtel amu enikinchori olaini naa kaitum naa atayiolo ajo etaa indim atoosho esimu amu miwosh esimu metii olaini neeku olaini inyiang'u naa airtel naishooyo lelo aisho enkampuni e airtel neeku emirata olainini nemirr ake sii isimui nadol emirr airtel mpaka wifi kuna gadget e internet neeku customer care e airtel otodolu ina pisha.

ore entoki nagira aasa naa enkampuni e sirkali e NTSA arashu enkampuni nai deal werewata oongarrin ashu ilaisensi ninye naagira aliki iltung'anak ajo ipang'ua enkardasi nareyieki ingarrin ashu driving license etaa enkiti kadi ake duo kinyi naji smart naba ake duo enaa enkipande e kawaida meekure aa napa ardasini sapukin niaku kegira ajoki iltung'anak peepuo aing'oru ina kinyi smart card amu etaa naa ninye enekuna olong'i.

ore ena naa enkampuni nagira aitodolu ajo tenilo alo aing'orr ing'uesin ena ampuni arashu ena sirkali naitasheki esiai oong'uesi e wildlife ninye nagira alimu ajo meelasima piinap iropiyiani ilotu ake naaji ompisai inonok tesimu nilak ingira ajing alo aing'orr ing'uesi neeku ekincho ekejo ake naaji tiindim atalakie enkadi e ABSA indim atalakie ene KCB indim atalakie ene... e mpesa niaku ejito ake ekitadalu tesimu enye ajo indim ake atalaa tesimu meelasima ninap cash.

ing'as ake naaji abaki inewueji niyakikisha ajo egira nena keboli pookin aas esiai nena noo ethanate cable niyakikisha ajo ore enewueji nitadounyieki ena internet negira adou esidai nemetii ewueji netigilate inkampai naagira ayau ositima le internet amu inakata anaa ajo kaji etii enyamali tenaa internet peyie itum aitobira itadua ewueji torrono neeku ilo ake naaji nijurru openy, nitaaniki esidai nijurru niyiolou netii enyamali peyie intau ina nyamali peyie mitoki ilo tung'ani aing'unyinguny.

ore enkolong e diwali oormointi naa supukuu sapuk oleng ormointi naisherekea sininche enkolong enye aa ormointi etiu ake naaji anaa ore toosilamu nisherekea sininche Iddi, ore naaji ake tooltung'anak te wakristo netiu anaa christmas tenisherekea neeku ore enoolng e diwali naa enkolong nemepuo siniche irkasin netiu anaa holiday tenche neebara nepuoi ake duo aisherekea ee nepuoi amanaa nepuoi aapuoi ai dance neranyi inoolong e diwali.

ore ele naa olaini le airetel ore nanu tenaikilikuani ashu tenaitegeli naa kaidim atejo olaini le safaricom anyorra tele le airtel amu keeny ninye iibung network toowuejitin pookin kake ore naaji tewueji netii network ake 4g siinye e airtel naa kaindim ake naaji ainyiang'u amukishooyo minutes cheap ashu loompisa kutik alang safaricom kake ore te inernet naa safaricom narik, kake ore ake naaji teoshoto esimu naa airtel nanare.

ore ake naaji tenishooyo enkampuni naijo ena e telekom eretoto naa keng'as ake naaji alo atua enkop pookin ayiolou ewoi pookin natii irkastomani lenye neyiolou ajo ketii irkastomani ewueji neje mpaka ewueji neje ore enewueji netii irkastomani lenye neng'as aapik booster nepik booster e internet metaa kiibung lain internet ilainini lenye toowuejitin pookin ore piitoki aate aishoi ina naa retoto ning'oru enkiteng'ena tenaa keimu ake atua isimui nishooyo enkiteng'ena neliki iltung'anak venye enitumia ilainini lenye nelo dukuya.

ore ena baye naa embaye e tamaduni ore ake naaji tormaasae amu ninche aimaki naa inchere ore epuoitoi aapuo aamurat inkayiok arashu aitoton naa kepuo ake naaji ninchosho entim, neng'asi aapuo aapuo aikok tentim nepuoi aisho enkiteng'ena ore ake enoolong peeng'ukini neponunui aamurat naa keng'enu neeku iltung'anak arriyiak tedukuya neeku sidai ake oleng naa aa ena kiteng'ena oonkera arashu inkayiok eton etu emurati metaa irpayiani neng'asi aiteng'en imbaa e payianisho neeku embaye etipat oleng .

ore entoki nalotu indamunot ainei tenadol ena naa nchere iljajii kulo iljajii kulo loonkotinini adoru e kenya egira aikesiyie orkesi arashu inosita orkesi oyautua iltung'anak aayaki te kotini neeku ele panel le kulo aa jajii oimie tenaa keeta oltung'anii mukoso tenaa meeta tenetaa duo miata mukoso niking'uikini ore piiyata nekiyeni.

ore entoki nadolita tenewueji neng'as aaku kaunti e embu ena, neeku kaunti e embu ena amu ore kaunti e embu naa ninye naata oruma olenyua enaa monument enye tenkutuk oolashumpa nitoki ake aaku adolta engarri nanap abiria nitoki ake aaku kadolta iltung'anak otii toonkejek oltukutuki ongarrin oolopeny ometaa kajo kadolta ake enkaji engurufa sapuk naigero enoldakitarini le embu neeku nena intokitin nadolta.

ore ena bayue naa enetipat oleng amu eng'as aaku kipirrta esiai e huduma centre ore huduma centre nishooyo inkiasin kumok oleng e sirkali aisho mwananchi neeku ore enewueji naa keimaki oleng esiai enkishooroto oonkipandeni, enkishooroto enkad e SHA, enkishooroto enkad e NHIF ajo ake siinanu enkay kishooroto ake e KRA neeku inkishoorot kumok.

ore ena siai amu elototo en train naa piibuuk oltung'ani arashu piing'oru napasi naisafiriyie aitumia engarri enkima naa isimui eimu neeku akakingiray autaa polepole autaki step nabo mpaka enkay aaliki eninko tenimbuuk ena siai e ekuna arrin enkima neeku embarakinoto ake naaji peekiutakini venye enitum nimbuuk olorika nilak siinye iropiyiani nilotu o receipt.